ore tene nadolita empisha naitodolu endakitari oolala naitau ilala enaa endentist..

Kaisaidia entii e Huduma centre patum inkardasini einoto tesiokinoto wenkipande.